Ore entoki naloito dukuya arashua enagira aasa tenewueji idolta ajo ketii enewueji mh orpaip lenkare netii enterit netii orpuya ajo sinanu naa otii enkare atua neku ore embaye nalotu indamunot ashua enidol ajo nyoo nagira aasa tene naa orchamba ele ogirae abukoki enkare neeku keeta enkoitoi nagirae abukokinyie enkare ele shamba nepuoi apuo apik enkare kulo puyai apuo ashumie neku ina piidol ajo ninye embaye naloito dukuya tiatua ele shamba naa ninye nagira aendeleya tenewueji neku ninye nanu aidim atejo ore ena are ore elewueji naa olchamba egirae apik tonkoitoi napashipasha itumiae irpaipi okulo puyai.

Ore naa ore entoki naloito dukuya tenewueji arashua enaa enidolita, naa ore ena naa impukunot napaasha ena onkitunkuuni, idol ajo ketii nkitunkuuni noshiake ekawaida, etii kulie kitunkuuni ng'iroin, etii kunda naibor kitunkuu saumu, naa ore enaikoni petumi enabae naa keetae impekui napaasha onkitunkuuni, nabulu tonkoitoii napaasha, nepuo anapisho tonkoitoi napaasha, naa nejia ikoni tenetumi enabae. Neeku ore enabae onkitunkuuni, naa impekui nayau napaasha. Neeku nena nkoitoi ashu lolo rreteni opoi apuo atumie kuna baa onkitunkuuni napaasha, impekui napaasha nehomoki aun tenewueji.

Ore ebae edukuya, entoki etipat oleng na ninye entoki naiteruni aing'oru, ashua ninye iteruni aitumia, naa intairri. Eng'asa oltung'ani aing'oru intairri nara esiana, ntairri kumok oleng, ntairri nalala ntairri sapukin na narook si ogarrin ake midimayu noltukutuki ashu nokulie tokiting, ing'oru ake entair egarri, onorori ono tarakita, niko aguet aitobiraki nilo aitumia enkalem aguet aitobiraki menoto elusie nalala, nitumoki ashomo atuuno endaa ino tiatua, nitumoki ashomo atuuno kuna maua, nitumoki ashomo atuuno intokiting naa sinanu naa naijo mpoosho, ashua irkeek lopuo ai rembesha enkang ino, neeku nena matirial nenarikino oltung'ani piata pitumoki ashomo aitobira ashu ashomo ataasa esiai naijo ena.

Ore tenanu entoki naidim ashomo atolimu, naa kaidim nanu ashomo atejo ore ara nanu, nemanyor nanu ebae naijo ena nagira aasa ashu enagira aendelea katukul, amu ore enkata pookin nilo aun intokiting tewoji naijo ine, kidimayu nelo oltung'ani aun nemeeta enkarriyiano sapuk oleng. Anaa kulo ounito tenewueji eunore ontokiting naijo kuna, nelo alo ainyal endaa enye. Neeku ore tenanu, nemanyor nanu pi ena unore ekuna tokiting amu elelek ilo oltung'ani alo ai waste empeku pesho, nilo alo ainyal. Ore eunore nanyor nanu neunore napoi apuo apik endaa enkop, neuni endaa tolchamba arashua tenkop flat, amu kajo nakata naake elo esiai ala alo dukuya. Nakata ake elo esiai asidanu. Neeku ina entoki najo nanu ninye ebae nanarikino nepoi apuo aas. Nemanyor nanu enabae eunore katukul.

Kekumok inkolong'i nataasa nanu enasiai eramatata onkera, amu ore ena nesiai etipat oleng esiai emaana oleng temurua ang, naa ekumok inkolong'i oleng nataramata nanu kuna tokiting naji nkerra, na ore sababu ashua sababu nashomo aramatie nkerra tenebo onkineji, naa ore eramatata ekuna tokiting onkerra tenebo onkineji na keeta faida oleng, amu idim oltung'ani nilo alep, nilepu kule, itum oltung'ani nilo nila alo ayieng' nilo atumie nkiri, idim si oltung'ani nireu osokoni enkata pookin naba enaa eninyamal, nilo atum iropiyiani. Na kaidim nanu atejo nena sababuni ashua nena nkoitoii oshi naisho yiok maape aramat enasiai ontare pookin amu keeta faida oleng etiu ake enaa nkulie ntokiting moj nagira aendelea.

Eeh ore tene naa ore esiai olukunguni nesiai oleng etipat esiai naa ore sii eramatata olukunguni nilepa oleng etotiwuo ake enaa eramatata ontare onkishu amu ore elukungu tena kata nekindim elukungu nikincho irmosorr kumok oleng lilo ayierr nikincho nilo nikincho inkiri tenilo alo ayieng nana lukunguni nekincho iropiyiani teneya nilo areu sokoni alo ayieng neeku ore ena baye naa embaye sidai oleng temurua nalo aretisho naa nalo aret iltung'anak amu ore eramatata olukunguni netaa sininye sapuk etaa embaye etipat oleng embaye e maana nagira aendelea temurua neeku keeta faida oleng embaye etipat ena oleng naidim oltung'ani ashomo aitegemea te maisha ino.

Ore enaa enidolita ajo ore ena naa mpukunot are ashua inkabilaritin are ormosorr kulo idolta ajo ore kulo mosorr naa kerisio ore entoki nagira ayau empasharoto e kulo mosorr naa ketii irmosorr oiborr oleng oiborr pii enaa kule netii kuldo loora ng'iroin naa kaidim atejo ore tenanu tenduata ai naa kuldo mosorr nanu anyorr loora ng'iroin amu ore te kawaida ormosori nemishiakino peelo ormosori aiborru oleng kenarikino ake naa ore ormosori naa king'iro enaa kuldo otii ende wueji amu ore taadoi pemanyorr kulo mosorr oiborr naore erishat kumok ilo ainepu irmosorr oiborr laijio kulo naa kidimai neme iloo lukunguni ilo kuliemotonyik ake entim nekira iltung'anak aitumiyia aasie ukora apuoamiraki iltung'anak neeku ina nanu paajito manyorr ena siai e ulo mosorr oiborr pii ng'iroin.

Uh ore embaye etipat oleng naitiship tene naa tenidol emotonyi naijio ena eshomo aiu ilmosorr lenyenak nidol egira aboitare entoki etipat ina oleng kitodolu ajo ore ena motonyi naa kidim ena atorripo nidim aing'ura irmosorr lenyenak petumoki ashomo atepetai petumoki ashomo atadanyu etaa inkiyioitin etaa inkashuin neeku entoki etipat ena oleng esiai sidai ena tenidol nagira aendelea neeku embaye ena naitiship oleng tenelo piidol e tenelo piidol emotonyi naijio ena egira alo apetaa irmosorr lenyenak idol ajo ki kegira uh arrip oleng nelo aing'orr oleng tenkarriyiano nagut oleng pemipu pemepuo ake aetoki aigusa irmosorr lenyenak.

Ore tenewueji, ebae etipat oleng ashua entoki emaana nagira aasa, adolta ajo ore ena kuna, na nkashuin kuna kutitik nagirai adanyu, adanyu elukunku inakata ake, naa ebae etipat ena oleng amu idolita ajo ore nkashuin tenepoi adanyu eton akutitik oleng, nadolta ajo etadanyua elukunku tenkata naishaa, eshomo apetaa tonkolong'i enyanak, eshomo apetaa towikii uni, adol ajo idipa naa ataa kegira adanyu. Neeku entoki etipat ena oleng naidim atolimu ajo, inkashuin kuna nagirai adanyu, neeku ninye ebae nagira alo dukuya tenewueji, ninye nagira aendelea, inkashuin kutitik oleng kuna nagirai adanyu tenewueji. Neeku ninye ebae naloito dukuya tene.

Ore tenewueji, ore mbaa nadolta nanu tene, naa kadolta nanu idaiki kumok oleng ompukunot napaasha olukunkuni, amu kadolta nanu daiki nara uni tenewueji olukunkuni. Ore entoki edukuya ketii endaa enedukuya, naa enolukunkuni napo aitayu irmosor ake, ninye ena natii enewueji na endaa nalo aret ilukunkuni pepuo apuo aitayu irmosor kumok, na ninye ina edukuya. Ore ina ekatikati sikitoi naa entoki ina nalo aisaidia lukunkuni alo aisho nkufu, lukunkuni onkiri, ninye nalo alo aisho nkufu, neeku ninye ena eare. Ore eneuni ena pus naa enoo lukunkuni okiri ake sinye ena, nalo aisaidia lukunkuni pepuo abulu, nepuo apuo atum inkiri nesapuku, neeku ninche ntokiting nanu naidim atodua tenewueji.

kaidim atejo ore entoki intokitin nadolita tene ashuu entoki naloito dukuya tene naa idol ajo ore ena siai naa isapuk tenkop ang oleng amu ore inkishu napuo ilasho napuo inkishu apuo aee neingua ilasho kutitik naa kuna alee eishori na isapuk ena siai tenkop ang oleng oleng neisulaki terishata olameyu nepuo inkishu apuo ayee neonguarri ilasho kutitik amu keishori ilasho ena daaa neishorri kuna ale apuo aikorogaki kuna alee neeku embai sidai ina oleng tenepuo apuo aok kuna ale naigerro maisha entoki naisaidia ilasho oleng neepuo apuo abulu nemeitoki apuo aadamu noo ngotonye meitoki apuo aikeno noshi ilee olkina naishori amuu ile ake aisho kuna ale teipa oo tedekenya neeku embae tipat ina oleng naa embae emaana naa embae nagira aendelea oleng tolosho lang aisapuk naleng easata ena bae tidialo olosho lang

Eeeh ore entoki etipat oleng entoki edukuya nalotu indamunot aainei tenadol ena siai naa ore enaa naa intokitin kuna naanya ilukunkuni idol ajo ore tenewueji idolita intokitin naijio irpaek kulo lootii imashakwani naa indaiki kuna oleng naanya ilukunkuni naitoki adol sii tenewueji ee intokitin naanyori nena tokitin akeyie muj naikaraankishoreki naa intokitin sininche kuna naanya ilukunkuni oleng aitiki adol irkuti ajing'ak intokitin ninche nena naanya ilukunkuni neeku ore erishata nadol elunkunku nadol intokitin naijio kuna nadamu ore naa idaiki kuna oshi naanya elukunku oleng ninche egirai aitodolu tenewueji.

Ore ena siai naa esiai ena napuoi aifuga ashu apuo, apik sinkie kutitik atua enkare, peyie epuo ai Fuga nepuoi apuo aramat metubulutu aaku sinkie sapukin, naa ore ena bae naa keyieu enkariyiano oleng amu ore entoki edukuya kenarikino pee ingas ayiolou, ang'as aaku orfundi, ang'as aipimoki aajo, we kebaa entoki nilo ashetu ena toki nanapita enkare pee ilo aipangie sinkir, kebaa iropiyiani nilo aing'oru pee ilo atum ena toki oosinkir. kaji Iko aitayunye enkare ilo apik ene wueji, enaake, arashu ninye kaji ilo atumie kulo sinkie liyaua. alaotu apik ene wueji naa kaabila oosinkir, kulo nilo ayau pee lotu apik ene wueji. neeku ore ena bae naa ebae ena nayieu enkariyiano oleng, tialo iltunganak pookin oopuo aapuo aa ena siai, neeku ebae ena najo nanu keyieu, enkariyiano oleng.

ore enikoni tenetumi ena baye idol ajo ore ele naa olmiraa ele oshuma olmiraa kewon odo, naa ore olmiraa keuni keeta sii ninye embeku enye, apuo aun nebulu neeku olchani sapuk oleng, naa ore ele miraa kegira aret iltunganak kumok oleng enaa idialo emeru , ninye emir iltunganak pee epuo anya , ketii iltunganak ogira aitegemeya enasiai oleng' ena unoto olmiraa, naa olchani ake sinche laijio iloshi ake loo unitoi.

Kaidim atadamu enkolong nataasa enasia na enkolong apa olameyu neaku ekipuo aingiraki nkujit nkishu petum ashomo ainosa nimipuo ayau tentim nikipuo ayau tolchamba nikipuo adumu nikipuo adumu nkishu minosa inoolong adamu ataasa enabae na enkolong nashomo adumu nkishu pepuo anya amu enkata olameyu ena nemekute eta entoki nanya nkishu midol enkujita neaku lasima pa iyie olo aitaki nkishu neaku embae ena naidim atejo ataasa oleng ne embae etipat ena niko aitoto enkiteng aitumia nkujit

Eeem ore embaye naagira alo dukuya tenee adolita inkituak kene adolita ilewa tene iebung'ita inchembei egira airemisho neeku tening'or enewueji iltung'anak kulo oogira atur olchamba oogira airem olchamba ee apuo airemoki endaa netumoki naaa enda daa enye ashomo atubulu keitodolu ajo ore ena rishata naa erishata enkiremore amu adol ajo egira iltung'anak kumok airemisho tene neeku ina embaye naidim atejo egira alo dukuya tene pause

Ore entoki edukuya nalotu damunot tenadol ena siai naa idol ajo ore ena naa entasat ena nagira aitayu daikin tolchampa, idol ajo itayio, egira aitayu Kuna tokitin naanyori greens egira aitayu tene wueji, neeku entomononi ena nagira Ako aitayu daikin apa enyenak natipika olchampa amu dipa anoto, neku ninye entoki, matejo ninye ebae naloito dukuya tene wueji, egirae aitayu daikin naoto tolchampa idipa naa anoto, neeku ninye ebae etipat oleng ninye nalotu damunot tenidol ena siai adamu apa erishata nabo siiyiook ekipuo olchampa, nikipuo aituyu irpaek nikipuo aitayu mpoosho, naoto neeku ore esaa muj ashu erishata muj nadol ena toki naitadamu naake Ina rishata oshi sii yiook nikipuo olchampa apuo aitayu, daikin naoto. Neeku ninye adamu teneeku atodua ena siai.

ore entoki naaidim atolimu tene wojii naa kaidim atolimu ajo ore ene woji naa olee ele ashuu olpayian ele ogira aipanka ilpasadoni tene woji ninye ele olpayian ele ogira aipanka ilpasadoni tene tolchampa lenye neeku kegira aipanka file anaa naarisioro sapukin ilkutitik inkabilaritin peetumoki naa ayawa sukul neeku kadim atejo ore ele naa olpayian ogira agel ilpakadoni tenewoji peyie etumokii naa ayawa sokoni ashomo atimira neeku ina embae naidim atejo tene nagira aentelea tene olpayian ele ogira areu intokitin ogira aipanga ilpakadoni lenyenak peetumoki ashomo atimira tosokoni neeku ninye nagira aentelea tene

Eh ore entoki edukuya kenarikino piilo aliki oltung'ani ashu ilo aitodol oltung'ani autaki nilo aisum aliki nifundisha eh enaikoni tenepuoi apuo aun irnyanya nilik enaikunaa, niliki enaikunakini ilnyanya enkop niliki doi ninye ajo kaa abila arashua kaa peku olnyanya enarikino nilo oltung'ani alo aun niliki muda naifaa lelo nyanya linonok nepuo apuo abik pitumoki ashomo aikesu niaku ntokitin nena naa kenarikino piisum oltung'ani peelo ayiolou pelo oltung'ani alo aas nelo agolie nena baa niaku ninche nanu aidim atolimu ajo ninche enare nilo autaki oltung'ani ninche enare nilo aisum oltung'ani petumoki ashomo ataasa.

Ore engeno naata naipirta enasiai onkaroti na ore carrot na entoki etipat oleng entoki emaana oleng, ore karot tenilo aun terishata naba ana enishomo aun na Entoki naisaidia oltungani pepuoi apuo anya pepuo nye ayier na keji ninye karrot na kisaidia ltunganak oleng petum atodolisho neaku embae etipat oleng karot ore karot na entoki sidai oleng naishaakino pepuo ltunganak aun.

Muuh ore tenewoji idoolta ajo enkaji ena green house ena nagirai aaun intokitin, naa ore enkeno sapuk oleng' naishaa kino peeta oltungani, kenkaraki oltungani piilo ayiolou ajo kaabila entaa igira alo aun tene, ke ilkeek, ke imaua ashua aa endaa napoi aakesu baadaye, neeku ina enkeno nanarikino ltunganak piyata. Ninje imbaa naishaakino pee ilo ayiolou, erishata pookin naba enaa enigira aunisho, neeku ina enkeno pilo alo aayiolou eninkunaki enkare enkolong',neeku nena imbaa najo nanu kenarikino oltungani piilo aayiolou, tenilo oalo aas enasiai enkiremore tiatua ena aji.

Ee kaisidai enasia oleng na enetipat enasiai oleng tenelo oltungani aosh nkaitubulu olchani pilo alo arishie nkukuni napuo ainyal ino nepik ududot, asha napuo ainyal endaa ino neaku embae etipat embae sidai ena tenelo aendelea temurua amu ore enasiai na keti olchafu netii nkukuni olchamba lino nakajo embae etipat ena oleng tenepuoi apuo aosh endaa olchani.

Ee ore enasiai na irkiek kulo mbekui orkiek lopoitoi apuo aun na enetipat enasiai orkiek tenilo aun amu ore irkiek na kishoru loipi, nishoru nkiken nishoru naduoninye ajo sinanu hewa safi napuo ltunganak apuo areu atua neaku kajo nanu ore esiai enkiremore orkiek na esiai esidai oleng embae nagira aret ltunganak temurua na kishaakino peepuo ltunganak aun irkiek tenkop pookin amu keyau irkiek enchan neaku inananu patejo enetipat enasiai.

Ore entoki naidim atolimu naloito dukuya tenewueji na ore ena na entoki naunieki e lchambai ashu ntokitin naunieki ndakin egira oltungani aipim ajo kaabila enterit ena tanaa ke fertile enaterit neaku ninye nagira alo dukuya tenewueji .